En soet kochang' tuguk chekigotoret somanet eng kipsomaninik, soet anan musang'natet nepo kasari kopa komanut mising' en somanet amun yepoishe musang'natet nepo kasari komiten tuguk chekenyoru eng' boraindo ne mining' mising' nekamikomuche chito konyor kopa komanut anyun nitok amun kigotoret kipsomaninik chechang' konyor kiy nekatakchingei eng somanet nyin, piik koraa che monitani exams, anan tiemutik, anan testi kopaishe eng boraindo.